Gigo molos godo rak moketie crates mag alote nigi nengo . Kit kaka opang gi nochu mondo opang gi kamano , gigo mokete alote crates molosi mabeyo nigi nengo , alote nigi nengo

Bang' ka japuonj osetieko tich mar somo kod puonj odiochieng' ma kawuono , japuonj koro neno ni kaber to japuonjre bende odhiyo mondo otemre gi tich mamoko pacho mondo japuonj ong'e godo ni to bende japuonjre owinjo gigo mane ipuonjo koso ne ok owinjo. Koro giwinjore e odiochieng' mogik michwalo e tich modhi tim pacho mondo mondo okel ne japuonj orangie kabende gik mane japuonjre otimo gin gigo mowinjore makare. Kaka ne tich dwaro mondo otime. Bang' ka giseyiere japuonjre bro kawo tich dhi godo pacho obro dhi temo timo tijno dala kaeto okelo ne japuonj mondo japuonj orangi kebende otime kaka ne giwinjore. Japuonjre dhi mondo otem ane teko ne oket gigo mane giwinjore manosomo e tich mondo one ka bende onyalo yudo gino kaka ne japuonj dware.

En gimaber mondo jonyuol obi e skul ong'e kaka nyathine dongore e yore mopogore opogore e skul e yor somo. Nitiere dongruok e kind kido e kit bedo ni onyalo winjo gigo misomo, onyalo ndiko , etugo onyalo dhi e pap motugi kendo moriwre gi jowetegi. Wuoyo, onyalo chung' mowuo kata onyalo goyo mbaka kata onyalo duoko penjo. Kit nyathi bende ber en nyathi ma nigi luor. Koro kaka japuonj en gima ber mondo mi janyuol kobiro to iwuoyo kode e weche mag dongruok mar nyathi. Nyathini ong'eyo somo maber , en nyathi mawinjo gigo ma japuonj puonjo e klas, en nyathi matimo tich mowe ma japuonj oweyo ni mondo otim e pap bende onya thi maber kajii odhi totugo onya thi mariwore gi jowetene maber, onge wach mabiro ni ochwanyo nyathi moro ma itugo go mane gitugo godo onge wach mabiro ni samoro okawo gir nyathi moro.

Ker ne oloso eweche mag loso aluora mar nam lolwe mondo obed makare mar miyo jolupo thuolo mondo oyud ohala e weche magitimo. Keto okenge mabero dho nembe yudo chirni ,yudo jonyiepo ,loso lwasi maler, nam en gima kelo konyruok ne oganda mang'eny moluore kod nyaka ma ok oluore kendo nyalo kelo yuto maduong' e piny mangima.

Lipot mar ohala mar higa mar gana ariyo kod prariyo kod ang'wen, nyiso maler ni jo Kenya matiyo oko mar Kenya nyo oro omenda Kenya ka maromo gana tara gana mia auchiel kod prang'wen. Mae eri ne en medruok mar ataa malo apar gi aboro kipimo kod iga mar gana ariyo kod prariyo ga adek. Jo kenya matiyo oko ne okelo omenda ma ne obuogo nyaka kaka ne bengi maduong' mar Kenya oseketo geno margi eyor yuto mawuok oko.

Kampen mar higani mar midhusi mar ayaki ma sirikal oseketo e ong'ala mayime en kaw yoo mar ratichi. Ngimana en raticha. Ma biro miyo weche mag yudo thieth kendo ratiro mar dhii eute mag thieth mondo ogoruok kod midhusa mar ayaki yudo thuolo ma mbele e osiptende kata kuonde mag thieth duoto te mag piny mangima. Kod piny owacho nyaka mago maok mag piny owacho mondo oyud thuolo mar tieko midhusi mar ayaki.

Weche mbui mondo ng'ato oyudi mondo odonje maler en ni nyaka obed kod internet ma ok chochni chochni . Ka internet onge kaka onego obedi to lony e yore manyasani ok bed mayot ne jopuonj nikech, weche mang'eny gigo mitiyo godo kipuonjo, gigo misomo, loso weche mag nonro matut itimo e mbui . Jopuonje mang'eny tudore kod nyithindo ma gipuonjo kata mana jowetegi e weche makalo koni ka koni. Yore mag tudruok ber to ka internet onge to onge kaka japuonj nyalo bedo gi lony ma nya sani.

Mbalariany nigi migawo mag somo mopogore opogore. Ndiko oboke manyiso kuonde ma itimo e ndikruok ne jopuonjre manyien moketi e rangach ki donjo, biro miyo gi ng'eyo yoo miluwo michope kaka idwarore.

Mae en pur mar nduma, loo nyaka losi ma bed maber ma eki kodhi midhie pidhie. Nduma ohero kama bet pii betie mang'eny. Pidhe kiluoruok kod chike moketie ,nyaka rite ki doye kendo ki miye manure mowinjore kode.

Bedo kod ng'eyo kaka inyalo tiyo kod computer ,en lony ma japuonjre ka japuonjre onego obed godo. Nikech piny masani gik mang'eny iyudo embui. To mbui en kama nyaka ibed kod lony matut mondo iyud weche ma idwaro mowinjore mochokore kendo mochikore gi gik ma idwaro yor somo, kata mana eyor timo tudruok, yor timo nonro mondo mii obed makare.

Simb agwela kelo tudruok kind jopuonje kendo jopuonjre mayot. Jopuonjre bende nyalo yudo thuolo mar yudo gigo magi tudore godo kendo gi tiyo godo eyoregi mag somo. Buge mantiere embui gi nyalo yudo mayot mondo mi gisom ka gi tiyo kod simb agwela. Tudruok gi jowetegi, kata jonyuol, kata gi jopuonj mapuonjogi bedo bende mong'ith kendo mondisore ka gi tiyo kod simb agwela. Yudo gik weche mowuok koni kod kocha manyien mowuok e migepe mopogore opogore matimore epiny ma gintie kata piny ngima bende yot nikech simb agwela. Loch manyasani mabiro, tuoche momuoch koni kod kocha yudo wach e sama otimoreno miyo gi bedo gi adieri kendo gi bedo gi ng'eyo ni gini otimore kendo otimore kama kama kama. Koro wan kaka jopuonjre wanyalo timo nang'o miyo ngimagi bedo mayom kendo maber

Simb agwela miyo jopuonjre thuolo mar tudruok kod jopuonjre mamoko ma gin godo e kar tiegruok kata magin godo to onge e kar tiegruok ma gintiereno. Jopuonjre yudo thuolo mar tudruok kendo kod jopuonj mapuojogi. Yore mag yudo weche mawuok motuch koni kod kocha e piny ngima e sama gi timore. Weche mag buge misomo, gigo misomo timo nonro ,tudruok.

CBC ng'iyo were mar gweth ma Nyasaye omiyo nyathi kendo kotemo donge mondo obed makare . Kopogore kod eight four four mane ng'iyo mana rieko ma nyathi ni godo, CBC puonjruok ne japuonj ok e ng'ama ong'eyo kendo nyathi bende ong'eyo japuonj tayo mana nyathi chiwo mana yoo minego oluw, to gi somo owuon to nyathi emong'eyo kendo en emong'eyo omanyo kende oyudo kosemiye kaka onego obedie .

Jonyuol oketi kendo obedo machiegni gi nyithindo kendo gikonyo jopuonj eweche mag tiegruok mar nyithindo. Rieko ok obedo mana kod japuonj kende , en ochiwo mana yoo madang' yud godo rieko no . Nyathi manyo riekono kotiyo kod yore ma nya sani, kopenjo jonyuolne, kotiyo gi nyithindo wetegi kata mana koneno gigo matimore e aluora mare . To mago duto oketo kanyakla toyudo yoo moyudo go rieko kopogore kod eight four four mane oketo mana ni rieko wuok mana kuom japuonj kende.

Keto lwasi maber mar somo , bedo e yore mag golo paro sami wacho weche mag somo, penjo penjo ne japuonj kata ne jogo ma gisomo godo, tiyo kod saa maber mar somo, yudo yore mag lony manya sani kimanyogodo weche mag gik misomo e yor mbui kendo bedo e achiel gi jogo masomo, timo nonro e weche mamuoch koni gi kocha eweche mag somo, ndiko, kawo ndiko gik mowinji mopuonji piny mondo ang kiny kata bange inyalo yudo thuolo mondo isong godo bang'e, dwaro konyruok sama owinjore kuom jodo manigi thulo mar chiwo konyruok, bedo ng'ano ma jaa chiya kendo man gi mor gi geno ni odhi yudo ber kendo ok bedo gi chuny no mayom yom.

Koyo oserumo godiochieng' kendo dhano koro osebedo mochwiny, moikore mar winjo puonj mabiro nikech, bende osebedo kong'eyo ni koro seche gi en mar timo gima kama.

Somo mar kwano konyowa e kwano pesa kata mana gik mamoko mondo mi wang'ee namba margi. Kisungu miyo wabedo gi iikruok mar winjo dhokno, wanyalo somo gigo mondikgi kisungu ma wawinji maber ma watim kaka gi dwaro.Ng'ano mawuoyo gi dhokno bende wanyalo winjo kaka wadwaro. Somo mar aluora miyo wang'eyo rito aluora mondo obed maber maler kendo miyo tuoche ok makwa nikech wang'eyo kaka irito aluora. Somo mar wach nyasaye miyo wabedo kod ng'eyo weche mag nyasaye. Ekinde ka kinde wang'eyo kaka ilemo nikech ne wasomo kendo wamedo puonjore e secheduto samoro amora.

Kinde gi wan kod lony mar teknolojia ma kata ng'ato ni mana dala to pod onyalo somo asoma ma odhii maber. Ka nitie jal mong'eyo man kod lony e yoo moro to ekindegi omedo mana gi nyaa lony manyasani, onyalo dhie mbui to omedore godo to somo dhii mananyime e pacho, e dala kata ng'ato ok odhii e kar tiegruok mblarianya kata e skul.

Ng'iso hera kuom somb nyathi, chiwo lwasi maber mar somo kendo mar timo tij japuonj dala, konyo timo tije mag mag skul dala , tiyo kanyakla gi skul mondo nyathi sombe odhi maber, chiwo gigo midwaro e yor mar tiegruok , midwaro dala kata midwaro kuonde tiegruok , miyo nyathi chiemo, nanga kod mijing'o kinyiso hera mar somo.

Dagombi mondo nyithinda ochopi e rang'iny mar tiegruok e mbalariany, ma giyudo oboke gi mokwongo e mbalariany, nyaka mar ariyo e yor tiegruok . En bedo gi tero gi e kuonde tiegruok mabeyo, miyo gi lwasi modimbore dala , chiwo gigo midwaro makonyo e yore mag tiegruok dala kendo e kuonde mag somo, bedo kendo goyo kodgi mbaka eyore mag ber mar somo , bedo ranyisi makare kendo ng'iso siemo ne gi yore kuonde ma gineno kaka ber mar somo osemiyo dhi makare.

Somo manyasani ok kony joma otiegore yudo tije mowinjore nikech Kenya kawuono mondo iyud tich, en ni to ing'eyo ng'aa ok ni to ing'eyo ang'o. Piny owacho onengo oket lwasi maber mar yudo tich ne jogo mosewuok kuonde mag tiegruok man kod lony ma opogore opogore. Weche mag golo asoya korka ng'ato oyud tich kata miyo wede tije ma ok ong'eni to bende osomo gino ene kod lony onengo piny owacho owe mondo jok ma otiegore oyud tich mane gi somo.

Giko mar sikund praimar en ka nyithindo ochopo e klas aboro. Kanyo to gitimo e penj ma idendo gi dho ngere ni KCPE . Ma ne timore ndalo mane eight four four pod dhi mbele . Kawuono ni to nitiere CBC kendo keti okengo mowinjore mar nyithindo timo penj ka gichopo e grade achiel midendo gi dho ngere ni KAPSEA to kendo ka gichope bende e grade ochiko midendo ni gi dho ngere ni KJSEA .Mano koro gitieko praimari kidhi e senior sekondar

Bang' ka jopuonj osetiego nyithindo moloso maber koae klas achiel e sikunde mag praimar modhi e ariyo mochopo e adek, gisomo asoma ma gichopi e klas aboro . Kanyo koro giko mar sikund praimar koro gitimo penj midendo gi dho ngere ni KCPE .Mano ka gitieko to koro iwacho ni skund praimar orumo koro giwuok gidhi mana e skund sekondar.

Donjo e riwruok mar HELB , igwelo mbui mar kisungu dendo ni ww dot helb dot co dot go kata ww dot hef dot co dot go dot ke kaeto indikori kaka jakanyo mar HELB. To kata ka ok igwelo mbui , to inyalo diyo namba mar sulwe auchiel ang'wen ariyo ngas . Mano bende pod yoo minyalo ndikori godo kendo inyalo donjo mibed e riwruok mar HELB . Bedo ni in gi opande kata pok iyudo opande inyalo timo mano kendo oyieno, ibro kisedonjo kanyo ibro penji miwach ni an gopande koso aonge opande tidonjo tibedo achiel kuom jogo manie riwruok mar HELB

En chenro maber ni mar onge nyathi moro amora ma oweyo oko bedi ni iriek machal nade eyore mag somo buk kata ok iber eyore mag somo buk to CBC oruakogi duto kendo gi yudo kama gi donjie. Jonyuol kod jopuonje bende tiyo kanyakla mondo mi yore mag tiegruok odhi makare. Lwasi mar somo bedo maber dala kendo skul bende enie makare. Omiyo nyathi matiegore yudo geno kuom japuonj, kuom janyuol kendo kuom nyithindo wetege ma gi somo godo.

Oketo tiyo kanyakla mar jopuonj kod jonyuol obedo e okang' mamalo , omedo atamalo mar nyithindo ma ohero skul nikech onge namba achiel kata namba mogik. Jii tee somo kendo duogo gi duoko maber .Omiyo skunde kawuono opong', lokruok nie kor gweng' nikeche gigo ma gisomo e skunde gibiro giketo e ea timo e kor gweng'.

Eyore mag tudruok kod jogo man machiegni kodwa kata man maboyo epinje ma oko, yudo weche eseche magi timore. Yudo gigo ma itiyo godo ka isomo, yore mag pur manyasani mikelo gi lony yudo, yore mag dak maber, weche mag ngima kata thieth, yuodre nikech teknolojia. weche mag somo odongore nikech teknolojia ochiwo thuolo mar somo kata japuonj onge, kata nyathi ok odhie klas to oyudo mana kaka odhi mbele kod tiegruok mare.

Koso ute mag somo nyithindo ng'eny eskunde to ute moromogi onge. Gigo mitiyogo godo eyor puonjruok, buge kata mana jopuonj ok oromo eskunde. Koso yudo chiemo kata gik madwarore mondo nyathi obed godo koa pacho nikech dala onge yor yuto malong'o okoso chiemo, onindo kech oonge kod gir ndiko, kalam, oonge kod buk uniform morwako kata nanga mare mar biro skul oyiech. Pache duto ok oketi esomo kaka nyathi man gigi duto keto pache esomo ma miyo nyithindogi duto te ok yud somo maromre.

E seche ma welo biro mowuok oko mar piny Kenya kata mobiro mowuok e kenya ka mondo one lee mag bungu mawuok kaunti mar Garissa , en yuto ne oganda mawuok kanyo e yor gino ma jogo bro chamo , kuonde ma gibro ninde . To kata mana chudo michulo e dho rangeye kapok idonjo neno lee mag bungu miyo kaunti mar Garissa omenda. Jogo ng'iso kitgi kod timbe gi miyo wigi ok wil kendo jii bede puoyo kendo bedo kod ng'eyo e kido kod timbe mag oganda mawuok Garissa. Rito aluora ma gigi dakie nikech ka ok orit aluora no to kiny lee go ok ne yudi. Nikech magi duto ber lilo, mae miyo rito lee kuom jogo manego gi .

Tiyo kod ng'eyo mag jii ma owuok e kuonde ma opogore opogore mondo mi gigo olosi manyalo bedo ma jii duto donjie kendo rwako jopuonjre mobiro mondo otiegre ka oya kuonde mopogore opogore.

Pith mar black soja flies ma en pith ma jaber ma miyo kata mana gwen yudo chiemo , rech kata anguro komiye todongo mapiyo piyo kendo bedo moikore mar chamo kata mar tero e chiro moloyo koti gi yore mamoko mag yudo gigo magero del mag gik mipidho. Ber ng'eyo kaka ochal chakruok ne konyuolo tong' kakochal mochopi mobed lwang'ni makoro fuyo miyo gini kanene pacha to ber malich nikech onyisa kaka BSF lwang' ni ni chalo.

Koso lony mar tiyo gi mbui kata tiyo kod kompiuta , bedo ni seche mamoko teko mar internet dhi malo to seche moko odhi piny miyo, gik magi yudo e mbui mag puonjruok ok yudi e seche mowinjore , koso teko mar stima.

Aneno ka en seche mag keyo kendo oganda gi osewuok oko mar moyo gigo ma giseyudo kowuok e puothe .Olosi kuonde mi imoyo gie maber moting'ore gi malo maber ma ka ng'ato yare kendo moye to onding'e ok jony. Aneno ka mine time maber kendo mine nigi ojusi ka. Jowuowi to ochung' jowuowi kata joma chwo loso gigo ma iketo gik mimoyo. Jo mamine to yaro gik mimoyo ka maber kabisa .

Kawuono tero rowere nyangu en gino ma itimo e ute mag thieth e piny mangima kendo oseyudi ni en gimaber ma kelo ler kod duongruok e yore mag thieth. Omiyo kamoro amora e bombe kata mana e gwenge en chenro madhi mbele ma sirikal oketo e omenda ne. To kata mana riwruog mago mag jii giwegi bende okete omenda mar gi mondo mi rowere oter nyangu e osiptende.

Nyiewo gik moko e yor mbui e gwenge kawuono odhi malo nikech, jii osebedo kod lony kaluwore gi somo mane obiro madhi mbele mapuonjo jii kaka inyalo timo kata mana ohala e mbui. En wach maber mamiyo dongruok dhi mbele nyiepo dhi mbele kata in mana e dala ibedo piny e dhoot, ok ochuno ni nyaki dhi chiro. Inyalo nyiewo gimoro man kata piny maloka tobiro ni nyake dhodi mana kitiyo kod mbui.

Somo mar goro miyo jogo man kod geno kuom gigo ma ginyalo timo gi lwetgi mar goro bedo gi tich kendo gi mijing'o mar timo gima gihero. Omiyo sikunde bedo mabeyo nikech kogorie pichni ma rowere masomo matindo neno , to miyo gigo madine puonjgi e klas gineno picha kogor. Omiyo en somo maber makonyo e aluora kata mana kuonde mag thieth igoro ne jii wach machalo kata mar lok lweti, kaka onego ilogi kaka onego itim kata kidhi kuonde ma jii bede mang'eny.

Sigana puonjo ji weche manotimre ndalo machon kendo miyo rowere bedo kod ng'eyo kaka jii ne odak e twech achiel ndalo mane osekalo chon. Itiyo kode mondo mi osiem rowere made pod kadhi eweche maricho kendo itimo kamano mondo mi ging'e ni jii nyaka dagi koluwo chike moketi mag dak.

Lowo mar chweyo agulu kata mana yien olando mitweyo godo itwang'o godo agulu kata owuoyo mar dhiang' . Bende jogo ma wuotho ka manyo ne jamb gi lum hero tiyo godo e ka giloso agulni mag gi mag tich.

Lowo monywasi maber, mayom motwang' go maber molos godo agulu maber itiyo godo. Olando motur kata mana it yien maber mayom motur madolore maber itwang'o godo agulu. Owuoyo mar dhiang' kosekaw agulu motwang' maber kasti lango godo iye ilango godo iye mondo iye obed maber ma kata koting'o gimoro to ok pukre.

Japuonjre ka japuonjre nigi kinde kod thuolo mar yudo gigo modwaro somo e kiwango mare ma enie tieg kinde mag tiegruok . Ma osebedo mayot nikech piny owacho ose keto lony kod rieko mar tiyo kod wach ma kisungu dendo ni coding mondo mi, nyathi ka nyathi kata japuonjre ka japuonjre oyud gima odwaro eseche modware makata bed ni jii mang'eny dwaro gino eseche midware no tee to pod iyude ayuda.

Tiyo kanyakla kinde duto, bedo gi tudruok e yoo mong'ith koa malo mochopo piny e kor gwenge miyo yor mar dhi mbele kod chenro moselosi bedo kod ratiro. Tiyo kod mbui kagi tudore kendo ka gimiyo oganda ma girito wach miyo jii bedo gi ng'eyo ni kare somo mar mbui ber nikech omiyo nyaka jotelo tudore kodwa mayot.

Koso lai mag mbui e kor gwengewa en achiel kuom gigo mamiyo gero kuonde somo mar mbui bedo matek, koso omenda moa kuom sirikaa mamalo kata amana sirikal ma kor gwenge mapok okawo somo mar mbui kaka achiel kuom rateke mag somo mimiyo pesa mare yore mondo mi obedi e kor gwenge wa. Bedo gi oganda matin mong'eyo man kod lony mar somo mar mbui mang'eny gi dwari mana ni gitii e bombe bede kor gwenge ok gihero.

Ma en yoo achiel mar miyo oganda kendo rowere thuolo mar tiegruok e rang'iny mamalo, kar bet mar gi ma ok ochuno ni nyaka ng'ato wuogi wuothi dhi many mbalariany e boma kata kuonde ma gintiere. Omiyo en paro mowaki maber mokalo gi jodak ma ugwe nikech en gimo mamiyo oganda duto te thuolo mar tiegruok eseche madwarore samidwa time, kaki time kendo en itime e sani. Onge ng'ama chuni gitime e seche ge in emiyiero ni idwa time sani ang' natime kiny omiyo en gino maber mamiyo jii thuolo mar somo.

Miyo kambe mopogore opogore thuolo mar keto mise gi motegno e rang'iny mamalo e kor gwenge mondo mi thuolo mar yudo internet e kor gwenge obed gino ma onge kod ng'ikruok eseche midware, kata seche duto. Mae biro miyo somo mar mbui dhi mayom kendo moriere tir maonge kod ng'ikruok moro amora. Sirikal mar kenya oseyie kendo osenyaka gero kuonde moko mag internet e kor gwenge ,e chirni kendo nitiere nyaka yo skunde kata kuonde mag tiegruok ma bende sirikal osekete nyaka internet ma oganda moluoro kanyo nyalo tiyo godo maonge chudo moramora ma gichulo. Mae miyo oganda mang'eny osechopo kuonde go mondo mi giyud thuoko mar tiyo kod internet moketi ko sirikal. Ma timore kata e chirno kendo osedhi maber e aluora mar gwenge wa.

Gima wang' oneno to it bendo winjo moko e obwongo japuonjre moloyo mana monyise kod dhok. Omiyo kendo sama oketi piche mag vidio e mbui mondo jii one, rowere bedo kod hera ne gino madhi mbele magitimo. Somo bedo maber gigombo mana ni seche duto te gibed mana ka gisomo kendo gineno gigo matimore e mbui .Seche duto rowere gombo mana mondo gidhi gisom gik mane gineno gichak gidog gine kendo nikech gihero miyo en gima kelo hera mar somo.

Nitiere gwenge moko e kaluo ma kitgi gi gigo ma gitimo mar kelo chiemo en gigo ma ok yie mondo weche mag somo odhi kare. Achiel kuom gi en jogo ma kunyo kidi migedo godo kata ma golo kuoyo e dho nembe kata kuonde buche migolo gie , kata mana jogo modak e dho nembe ok yot kondo gidhi e kuonde mag tiegruok ,nikech kit gi en ni kisedhi kanyo miyudo pesa mari matin to kiny bende ichak iparapara ni mondo idogi iyud omenda kendo. Omiyo ok en gino mayot mamiyo nyathi dhi sikul.

Sirikal mar Kenya ka otudore kod migawo mar somo osebedo ka chano ga chenro mag tiego jopuonj e kuonde ma opogore opogore e yore mag tiyo kod teknolojia e weche mag puonj kaachiel kod puonjruok . O riwruoge riwruoge mag jii giwegi bende riwore kod migawo mar somo mondo mi otieg jopuonj kendo okel nyaka gigo minyalo tii godo mondo eyor teknolojia odhi mbele machalo simbe madongo mag agwela kod nyaka kompiuta kod nyaka gigo machalo wang' jowi magolo gik mineno ma kisungu dendo ni projectors magi duto miyo jopuonj yudo ikruok makare e seche ma gidhi e kuonde mag tiegruogegi mondo mi ka giduogo e sikunde to gimi nyithindo ma gitiego bende oyud wach modimbore e yor tiegruogni.

Jopuonj giwegi e sikunde magiwoke oloso riwruoge mopogore opogore kendo e igi ogendini man kod lony e yor teknolojia mitiyo godo e yore mag puonj kod somo, miyo ogendini mamoko mapod onge kod ng'eyo no tiegruogno e seche go ma giromo kaka jotend jopuonj kata jopuonj ma puonjo e okengo mopogore opogore e skunde . Riwruoge bende machalo gi ma kisungu dendo ni microsoft teams bende miyo jopuonj mane aluorana tiegruok maber eyoo minya tii godo ka ipuojno ka itiyo kod teknolojia

Ng'eny jopuonjre ok tii gi pap kata mana simbe mag ong'we yamo migwelo ma gin godo eseche mag somo e yor somo. Gitimo gi gitiyo kodgi e timo gige gi giwegi ma ok oluwore kod chik mar somo .Ma osekelo chochni e kuonde mag tiegruok kata mana eseche ma jii tiegore nikech, sama onego bed ni jii timo gigo man kare moluwore gi gigo ma idwaro to gin gitimo mana gigo ma ok chik oyie .Gitudore atuda gi jowetegi tok eyoo mar somo, e yoo mamoko mopogore opogore ma bende mamoko biro gikone ok bed ga mabeyo. Jonyuol mang'eny to gombo mondo mi nyithindegi obed kod simbe migwelo mondo obed kod gigo ma apps mitiyo go go. Jopuonj to bende paro ni samoro nyithindo gi kobedo godo to ang' noketh chenro mar somo nikech ang' sama japuonj puonjo, to en simbe no emogwelo emong'iyo otudore gi jowetegi kata mana ok en yor somo. Koro miyo kelo chochni e seche mag somo.

Kilese mitiye kod yore mbui nitiere kod pogruok maduong'. Achiel , nyithindo manie kilese go ohero somo moloyo nyithindo mamoko nikech, somo mar mbui en gino makelo mor e chuny nyathi. Oneno wange neno picha . To bende ite bende winjo miyo gik ma gisomo moke wigi moloyo mana ma giloso gi dhok tokalo.

Simbe mag agwela konyo kata mana kompiuta bende michiwo ne jii jo aluora mag skunde mohero somo miyo somo dhi makare kendo ikruok mar somo e yor mbui bedo makare.

Thoth skunde onge kod gonde moyiedhi mak mana ni moko matin yudore nitiere godo to gima omiyo ng'eny gi to onge godo en koso tulsi made tii godo e weche mag jiwo somo mar mbui.

Tiego jopuonj kod jopuonjre e weche mag teknolojia kaachiel kod ng'eyo gi lony mar tudruok e yor mbui keto tulsi mitiyogodo e yor somo kaachiel kod bedo ni intanet bende iketo mayudo bedo mayot onge chudo michulo, iyudo mana nono. Magi gin achiel kuom gikmoko mabende miyo tijni dhi maber tudruok bende bedo motegno kendo miyo oganda mantiere madhi mbele kod gini yudo tijni e yo mayot.

Piny ma kawuono ni, gik moko duto te itimo mana e yor teknolojia. Kendo kitiyo gi kompyuta, ng'eny ne. To programming ber, nikech en ng'iso kompyuta gima onego otim. Koro mondo mi wabed gi kinde ma mbele ma kompyuta biro timo gigo ma wadwaro. Nyithindo ber kopenji komi puonj ni sama pod gitindo ka gi a. Mondo mi gibedi ka gidongo ka ging'eyo weche mag teknolojia ma berne en ni kompyuta biri tiyo tich ma gidwaro e sama gidware kendo kaka gin gi wegi ema gidware. Omiyo en gino ma jaber. Mano bende miyo nyithindo thuolo mar hero gima gitimo, bang'e ka gisetieko yore gi mag tiegruok. Moko kuom gi nyalo bedo biro bedo kompyuta programmers ma koro gin e ma giloso gigo ma kompyuta tiyo godo. Kata gibedo jogo ma rito gik moko mag kisungu dendo ni system adminstrators. E yore mopogore opogore, e kuonde tije kata mana e bombe, kata mana e weche mag sirikal.

Kanyakla mar KICD kwongo ng'iyo dwaro, bende nitiere dwaro mondo mi wa gilos gigo ma itiyogo kisomo. Kaeto kaka odhi donjo ne jopiny, jo tiegruok midhi tiegi. Gero gino mondo mi obed maber. Kaeto wan gi kaka gik midhi keto mise midhi som, ma kisungu dendo ni syllabus. Idwa gere nang'o, mondo bedi. To gik mi bi ti godo seche mi puonjo kata seche ma karikalam molosi ni mondomochope yo ma kare. Gin ang'o gang'o mibi ti godo, to gigi idhi yud kanye to jo mage madwa gero gi? Bang'e wabro bedo ni jopuony oikore machalo nade mar kawo gimoseger ni mondo ochop dwaro? Nikech jopuony ema chopo dwach jogo mar kanyakla mar KICD, koro nyaka ng'igi ni to bende gintiere moikore? To luwo bang'e kakose tere, ni to ne wawacho ni mondo otime ka ma otime ka ma, to bende itime kamano?

Keto yiero maduong' seche ma nyithindo nie rusa biro miyo ok choch chenro mag somo nikeche skunde thothgi itiyogo kaka kuonde mag ling'o ombulu. Mar ariyo en ni bedo gi chenro moikore modimbore mar somo e yor mbui kata bed mana ni chenro nyalo chochni nimar chik noseng'ado odiochienge mitimoe yiero. Ka sa ochopo to oyudo ka ji pod nie sikunde to somo e yor mbui kata teknolojia nyalo miyo somo dhi mana mbele to bende yiero dhi mana mbele. Keto mise motegno gi gigo madwarore tulsi madwarore kaachiel kod intanet kod gikmamoko machalo tiego jopuonjre kaachiel kod jopuonj e yor tudruok mar mbui kendo somo magi duto te kobedie to kata bed mana ni yiero dhi mbele to somo okbibedo gi ng'ikruok. Sirikal bende oket omenda moromo e weche mag somo e yor mbui e bajedgi magitimo higa ka higa mondo omi dongruok obedie e wach mar somo.

E somo mar mbui nyalo kaw somo mar achiel kachiel kapo ni mise oket motegno kendo gik madwarore oketi kendo yore mag somo kata migawo mar somo oyudo omenda moromo kendo omenda go otigo kaka owinjore mar keto gi madwarore mondo somo no odhi mbele . Tiego jopuonje ,tiego joopuonjre keto tulsi midwaro bedo gi ratiro kod yore miluwo, miyo jogo molony kendo man gi tiegruok e rang'iny mamalo thuolo mar bedo jok mani e ong'ala ma mbele mar neno ni somo ma kama odhi mbele .

Google chiwo tiegruok ma ngáto nyalo timo owuon, e seche ma odwa time, kama odwa ni mondo otime, mangény modhuro. Kendo iyude nyaka obok. Obok ma iyude kuonde ma Google chiwo go, gin obok mabeyo, ma kata mana jogo machiwo tije bende omiyo gi tick, kawacho ni gigo gikonyo. Machalo bedo ni inyalo bedo kod ngéyo, kod lony e weche mag kano weche e mbui, kata malo e boche ma ok gilal, kata weche mag rito gik moko ma ngáto nigo machalo simbe, kata mana computer ma ngáto ok nyal donje, jakwo moramora ok nyal biro donje ma kau. Ma kisungu dendo ni cyber security. Mago courses ma ngáto nyalo somo e Google ka.

Bang' kosetim penj mar piny mangima e keng' e okang' mar klas apar kod ariyo, kata okenge mamoko, to sirikal dhi e aguche kama nokane jopuonj mosetiegi nono penj. Nonro mar penj itiego ne jopuonj kapok saa penj ochopo ma gibed kod lony gi ng'eyo kaka itimo nonro. Bang'e no koro sirkal gwelo jopuonj mondo odhi onon ka gioro oboke mar kwayo ni mondo gidhi ginon. Gikawo jopuonj no mosebedo kod neg'yo mar timo tich mar nono kuom ndalo bang'e kae to gidhi gitimo tijno maber ma gimi nyithindo duoko maler .

Bedo e twech achiel mar janyuol kod jopuonj ,keto lwasi maber mar tudruok e kind jogo ma nigi ngima mar nyathi e lwetgi, bedo ka kinde ka kinde nyathi yudo gino ma odwaro kowuok kuom janyuolne kendo kowuok kuom japuonj. Samoramora midwa tim gimoro e sikul ma mulo ngima nyathi kata ngima jopuonj to iluongo janyuol kendo gibiro gibet ma wuo kodgi mawach ne gi ma ging'adie bura ma giyiere ni ma to wayiere obed kama. samoramora mantie wach pacho mamulo ngima nyathi janyuol onego ong'is japuonj mondo japuonj bende obed gi ng'eyo ma ka japuonj obiro kar tiegruok tokoro ong'eyo ni wach ma kama notimore machalo kata weche mag tuo kata weche mag wito achiel kuom janyuol kata jogo ma nyathi odak go wede kendo osiepe kata kit ng'ol moro amora . Ma biro miyo tudruok bedo maber to kendo pogruok ng'ato chiwo namba ne

Imiyo nyithindo thuolo ka pod gin e klas aboro, mondo omi giyier sikunde ma gi degigomb dhie, ka gitieko primary margi. Miyo ka gise yiero to bang' timo penj mar klas aboro, ma kisungu dendo ni KCPE to marks ma giyudo ema ibitigodo ka itero gi sikunde mane giyiero. To ka opo ni nyathi ok oyudo maksi ma nyalo tere e sikul mane oyiero, to imanyone sikul. Nikech ok giyier achiel, to giyiero sikunde koket gi e ongála mopogore opogore. Nitiere ma malo, maluwe, mabiro, kamano kamano nyaka chopi sikunde man mana e kaunti ma nie kor gweng'.

Bedo jakanyono mar riwruok midendo gi kisungu ni Kenya national library en mokwongo, ichako gi keto ng'iso gombo ni idwabedo jakanyono ma imiyi fuom moro ma iketo e andika kaka nyingi chalo, iketo e andika namba opande mari, opande marino be igolo kopine, bathe moro irundo tibirogodo tikelo kaeto picha bende igoyo manus magolo wang' kende tiketo e fuom no. Chenrogo duto te nyalo kawo dakika abich nyaka apar kitime gi matimore piyo piyo to madhi mos to bende nyalo kawo kata mana juma achiel kitime atima mondo omi gik michiwogo obed kanyo mondo jogo ong'e ni gibeyo, gin adieri, giromo kaka ne chik dwaro kaeto koro ng'ato bedo abeda a member.

Oketho ratiro mar nyathi ma nyako, nikech onego omiye thuolo mar somo mondo otiek sombe. Kaeto oyud keny e sa ma owinjore. To nikech ogendni ma moko e piny Kenya ka, okawo nyako kaka yo mar yudo mwandu, ok gine ber mar sombe. Nimar gineno ni nyathi ma wuowi, ema owinjo osom ni ema kiny dong' e gweng'. Nyathi ma nyako, bin ne kawo koro en kata ok osomo to okelo akela mwandu.

Miyo nyithindo mose somo oko mar klas, mijing'o kod gigo malombo gi. Biro miyo nyithindo ma moko bende hero somo mar oko mar klas. Kendo keto lwasi ma beyo mar somo, miyo jonyuol thuolo ng'isogi ni gin bende, gin achiel kuom jogo ma onego omi somo odhi mbele. To nikech ok ginyal bedo e klas, ginyalo timo mano kata mana oko mar klas e seche ma owinjore.

Bedo ni ow chiwo gigo ma gero del, kedno miyo wang' bende neno. Obwongo bende dongore maber, kochame.

Ipuro lo ma iki maber ma yor ma bed mayom, kaeto ikawo kendo ipidho kodhi ne. Irite gi doyo mondo kik buya nege, kaeto bang'e igo ne yath maber ma nego kute ma nyalo chame. Ichaki gone yath kendo ma miyo onyuolore, oloso olemo ma ng'inore. Kaeto ka seche ochopo ma koro oikore kendo ochiek, to ipudhe mos mayom. Ipudhe mos ma yom, sama yom ma koth ochwe ma lo yom.

Omiyo nyathi ka nyathi pache bedo ma liw, kendo paro oko mar klas. Miyo otiyo kod lony mare, to gi ng'eyo gi rieko mane Nyasaye omiye. Tiyo kod lwete, tiende, kendo miyo thuolo mar tiyo gi gima kisungu dendo ni senses. Onyalo neno, onyalo winjo, onyalo mulo, kendo kata bende onyalo tiyo kata mana gi lewe kodwa winjo ni to gini bende ochalo nade. Maeri kelo somo bedo maber e yore duto moloyo somo mar ich klas. Ma tiyo samoro mana gi yo achiel, mar winjo to gi ndiko.

Ma en ogila, iluongo ni apuoyo. En pith ma jaber, kendo en pith ma oganda mangény timo nikech en ichame, kendo en gi gigo magero del. Miyo ok gikos gima gichamo, kata obedo ni samoro, omenda minyalo nyiew godo gigo ma ichamo ma kelo gero del onge. To inyalo use, ka ae to inyiewo kode gigo, kata inyalo chame. Ipidhe, igero ne ot maber, kendo imiye chiemo, buya mopudhi maber e puodho imiye ochamo. Irito ode bedo maler, iluoko, iyweyo, igoye yath mondo kik kikun donjie. Imiye pi modho, itingé maber, ma kata kitingé kigole kikete oko kokwayo ok hiny dende.

Mae en winj aluro, to osenyuolo tonge. Kendo onyuolo tonge mang'eny. Ber kendo koro mor nikech bang' nyuolo tonge gi to koro obro thodhogi tobedo gi nyithindo. Kelo nyithindo mang'eny, mondo mi obedie, aluro bro bedo modhuro.

Chiemb mimiyo gwen ni ka, imiye ka ochako dongo nyaka mimiye ka ochopo seche ma ogole tong'. Aneno ka nitiere miluongo ni gidho ngere ni layers mash, mano inyiewo kendo imiyo gweno sama otoyo tong'. Man gi mar ma kisungu dendo ni broiler, magi imiyo gwen ma dwa mag ring'o kendo inyiewo. Man diere miluongo ni gi dho kisungu ni broiler, extra starter. En imiye gwen ka koro gichako dongo, koko nyuolgi. Mondo mi gidong ka gitegno kendo ka gipugno.

Gweno otoyo nyithindo, othodho nyithindo ariyo mamor ,maler machwe, mopugno maber. Achiel to pok ogol tong' ewiye. Bath tong' moko pod omoko e e wiye.